Orena baye neenetipat oleng' amu keitodolu ajo ketii ele aramatani atua nkishu enyenak, etiu enaa enabaunye eeh enteipa etii olosinko aitirring'a. Enetipat enabaye tengaraki eeh tenejing' oltung'ani aloaing'orr inkishu enyenak naake, kesioki ayiolou tenaaketabautwa pooki ore peeituebau, peetii enatiooyo nesiokini aapuoaing'oru naa tenetii sii enamuoi naa kesiokini audd eton eitu esapuku emuoyian tiatua osesen neaku enetipat enabaye oleng' oleng'.

Ore ena naa kitodolu aa osikiria , onapita ilolan oiroshi , nitodolu aitoki etasha oleng , neshalu enkoitoi ,netii esarngab , netii enkare . Naa kitodolu ajo ore ele sikiria itanapaki ilolan oiroshi , ore enoshi kata eloito, nelotu naake nelotu aonyori tiatua esarngab. Niaku kegira aitoki kulo tunganak aarare adumu ele sikiria ainguraa tenaa kitau tiatua esarngab peeitoki aendelea wesafari.